Maendi en tich mar bedo laktar, to tijni ber kabisa kendo ji mang'eny ohere kata an ahere. Ka ikonyo ngima ji mopogore opogore ka iresogi e tuochegi mopogore opogore. To gimomiyo be ok ahero tijni, seche moko thoth ji wito ngimagi e lweti ka ineno kaonge giminyalo timo mondo ikonygi kata ires ngima margi.